ore ena na iloingok, arashu kulo oingok lempeku, ninche engirae aramat tene weuji, adolta ajo kitoiti tene, neisuji neramate petumoki atimiraki iltungana, ore kulo ongoik na ilempeku niaku iltungana emirakini, petumoki atimiraki inkishu enye, nibelekenya sininche inkishu enye,

ore ena naa olee oshomo alo alaadol intimi eshomo alo aitembea itatua entim alo alaadol inguesi arashu irkeek opaashipaasha niaku olee loshomo aitembea tiatua entim netashala tiatua entim

Ore enewueji naa iltunganak ogira aisafiri ashu inkera esukul netabawua idol ajo kumok iltunganak ,kumok inkera amapaka niaku metum engari , niaku kadolta ajo emboloto esukul ena amu ketii inkera naata uniform, netii nkulie nanapita irbenia laa kajo ilesukul ashu imbukui enapita ashu naya sukul niaku kajo nanu , emboloto esukul ena naewuo pidol ajo kumok inkera esukul ogira aisafiri.

Ore ena mbae enkatin are adol Ajo kibelekenye tenkop ang amu ore tenkop naa orkarash eShop iltung'ana kumok oleng ashu enepu Ajo sinkoliotin lenkai eranyita kake ore tenewueji naa kadol Ajo ebaiki naa sinkoliotin lenkop eranyita ele naa kajo kishopi Irkarash nishoo emasaa nikido ena enaishakino naa ore tenewueji naa kishopi oltung'ani ena fenye naranyita esinkoliotin

Ore paa enetipat ena bae te nkop ang naa nchere, ore pee enewueji netii isinkoliotin lenye . Enetipat oleng amuu meitoki iltunganak aapo enelakua airekodie isinkoliotin lenye naa keleku oleng. Ebaiki sii naa ore ilo tungani ooshito nena kinantani neyiolo oleng. Imintoki alo enelakua naa itum nena vyomboi tenetaana ana eniyie to sinkolio lino

Ore ene wueii, naa ewuei naapuonu aegiyegie iltungana matejo loetuo adol inguezi ashu loetuo enkop ang adol enkop ang sidai, neeku ene wueii epuonu aegiyegie nenya enda, neirag ebaiki neishori kulie ntumoritin adolta ajo ore ene wueii neishie ntumoritin nenya ilomon lenye amu ketii pooki toki nayieuni, tena endaa tenaa enkosujata tenaa iyieu nirag tena iyieu neoshi intumoritin sidai ene wueii.

Ore tene naa eboloto enkaji natesheta elaisotuak nadolita Ajo eboloto enkaji nagira iltung'ana ashipakino oleng ena boloto enkaji ebaiki netii lelo otesheta lelo aisotuak adolita Ajo eboloto enkaji ena nagira iltung'ana ashipakino oleng

Ore enewueji naa entoki naji, ewueji natii ilpolisi, ilpolisi arashu police station. Ewueji naa nilo airipootie matejo nai enaa ketii nikintaroiye, matejo tenaekii elaruoni tenaa kiterere ilmukurani ineweji eyauni peeponii aaponu aing'uraa enebaya ajo kainyoo nalo aasie. Adol ajo ore tenewueji naa eweji etipat oleng te iltungani laa keeni ,netii lelo naa ketemi. Netamieki teineweji, naaku adol ajo enetipat oleng amu edum eseriani to losho lang naa to nkuapi pooki naaku idol ajo netipat oleng eneweji amu ekedumu eseriani te nkopang.

Ore ene wuei naa irkijanani loing'ua darasa ashu loopoito darasa, niisul kulo le kulo le sukuul kulo napasiti arashu ile college oopoito darasa aapuo aisoma. Naake adolta ajo kenapita irbeniak tene loo mbukui ashu ole laptop ishopote aitobiraki aa darasa epoito aisoma arasgu ing'ua darasa. Adol ajo ore ene wuei naa irkijanani ing'ua sukuul arashu oopoito sukuul ninche kulo.

Ore kulo naa ormatundai arashuu entoki naji apple te kingeresa. Ore kulo naa ormatunda loouni iun olchani lenye nabulu leloljua eee lelotu aitau etaa sawa tayari peenyae